Aitung'ua atua enk'are pee etumoki atimira ashu intaa edaa ninya, neaku meigil aaku keeta enkishui neaku entau peetum ataa keeku endaa nitumoki ainosa.

Ore ena impisai ninyiang'unyie arashu impisai nitaasishore aiterunyie ena ndaa, naa ore tenilo amirr niigil aponaa enkuti pisai piitumoki anoto faida ena daa ninoto neti nintayu inorbarbara wo napa ninyiang'unyie neaku lasima naa piipik enkuti pisai shumata Nena naa kajo ininyiang'unyie.

Metii pi' esiai oosinkirr ena kop ang' naa ore entoki nayawua ena pee metii isinkirr ena kop naa tenkaraki enk'are, mikiata enk'are Sapuk, mikiata enk'are ewueji nikipikie esinkirr neaku naa Ina toki engae sapuk mikiata esinkirr mikiata enk'are nikipik amu shida Enk'are tena kop.

Ore endaa naisul naa ebikitoi, ormoilaak amu keitasapuk nilepunyie embirron enye neaku neisho engufu engufu metaa Kek ketaa kehealthy, neaku naa ninche loitasapuk oleng' netum biotisho osesen.

Ore ene dukuya naa enk'are, keifaa piata enk'are sidai. Enk'are nasila nemeeta olchafu, peetumoki isinkirr linonok aatubulu esidai, ore eniare naa enterit, keifaa enterit naa enoshi Teri terit nemesioki aisho enk'are meshomo atwa Enkop enoshi terit naiboyoboyo enk'are nemesioki enk'are akwet alo abori Enkop. Ore ene uni naa ee ewueji nemerisio nemeikarere kake keikoji ajo adoyio penyo kake penyo ake. Ore eniong'uan naa ilbarabarani, keifaa pitii Karibu ewueji netii ilbarabara sidai lidimie metaa ore ena saa nintayu kulo sinkir linonok netum ewueji nitumoki, pe pebaiki osokoni Eton aa sidan pee minyiala ake tenkoitoi. Ore enkae naa oloing'ang'e keifaa naa metii enaa siai nainyial oloing'ang'e keifaa naa ore enkijiape naa kesidai peetumoki esinkirr sidan aanoto aatubulu.

Kewojo neaku kekwet aigarakino ewuejitin enaa irkiek, enaa uweujitin nawojorie, nedoru inkonyek, neigil aaku idol ore neaku ijio kedo ng'onyek ore engae naa kepong'u nidol ajo ore Kuna tokitin enye, Kuna tokitin naaji Kuna naipuko enye naa ki ki kii kipuki teboo amu Ke ke kee tengaraki etaa naa kee kepong'a ore enkangae naa kei ketum ee ketum ee entoki naijio keegut elukunya naa idol amu kelo atwa elukunya ore engae netum emoyian oorgoitie naidol amu kesasu ore siinye ena naji ee orang'i lo lo sesen lenye neibelekenya neaku Mee oloshi lekawaida ore esiai naji ore tee teneiko tenee tene yeng'iyeng' naa idol ajo ibelekenye meekure enoshi ekawaida ore enkae naa kelo aing'ua irkulie alo aton openy' neaku Ina naake tanakata.

kifaa pee eji enkare mitayu olchafu lopuo aitanyamal lopuo isinkirr. nifaa pee eti eweuji eneem enkare meeta kejingita entoki naijio enkijape atua pemenguoyu enkare ,nifaaa pingurari eduaran enkare. ore pedua nepiki entoki naji calcium ee carbonate pee pe amu ore enkare nado na kiar isinkirr ,ore ilantikii na kifaa pisuji peme eshum ake ilchafui tiatua nekini esidai petumoki isinkir anoto enkare sidai.

Kenare piiyata impisai ninyang'unye isinkir, naake ifaa um nenare sii piiyata isikir niyolou ajo kakwa loidim ataas esidai tewueji nimanya, ninare piiyata enkare sidai, wo olchamba lipik, nenare piiton ayolou ajo um kai itumie osokoni sidai lipik kulo sinkir linonok.